Kaluwore gi pichani, gini ne ike iolo pi e mkebe kas tinyumoe. Koro kise nyume e pi kanyo to obudho kapok okethore.

Ka luore gi picha ni chiemo ni akwongo alwuoke maler asto a ngade gi pala kasto ka ase ngade gi pala to achame mos mos.

Ka luore gi picha ni gik ma kelo mor gin kaka miel, chapat, chamo kek gi gik ma moko mago emomiyo gini bedo mamit.

Ka luore gi picha ni gini irito gi yore ma ngeny mondo kik okethre kaka igoye yath mondo otiek kute ma nyalo hinye kasto i doye maler mondo ogeng gigo kik make.

ka luore gi picha ni gini i lose e yore ma opogore opogore e aluora wa waketo moo e sufria to waolo moo e iye to waumo to omuoch to olosore kamano.

Ka luore gi picha ni gima iloso go gi ni e alwuora wa gin kaka kitungu, moo, nyanya to kod viungo ma opogore opogore ma kete obedo ma mit.

Ka luore gi picha ni gini konyo ngima dhano e yore ma opogore opogore yo mokwongo en kaka okelo madini e del, omedo remo ksto ogengo tuoche ma nyalo mako dhano

Kaluwore gi pichani, gimabiro e pacha mokuongo' ka aneno tijni gin kaka chapo buge misomo e skunde, kasto gi loso gik ma opogore opogore.